chito nemi komosto en yemi maranet Kila ak Kila koyoche ko kikoi rabinik akouu en komosoto inokual imbaret en oldaege anan ko yoon kakoit kasarwekab robta koba yeloen yemaitien bek bichon. Kit ake kora neyoe koribok bichoten ko yoon kakoit kasarwekab robta kialchi bichu tuguk melisiek sikomuch kotaret ichek amanyokola anan konyokochual bek en olemenye agitikon bichu komatkomin tuguk cheuu bandek anan tuguk tugul ndamuun yait kasarta yenyone robta konyogo weche tuguchuton maranet akot tiong'ikuak akichek kokotoma konaam robta koyoche kouuto kobaa yelo komabar robta tiong'ikuak